Ore entoki edukuya naas technology naa keng'as ailepunyie marks enena kera natii isukulini eshumata amu ore eeta ninche technology neeta enkisuma eshumata alang lelo kulie lemeeta technology ore enkae naa kitoki sii ina kisuma ailepie iropiyiani nalakieki sukulini nitoki sii aaku ore eetae technology naa kishia neeta inkera pookin computer ashu esimu ashu laptop peisumare tesukul netum sii aitumia ina technology nagira inkera aitumia petum eng'eno naishiakino neku keeta ore enkae toki naa ore eetae technology naa egira sii aaku ore nena sukulini eshumata negirae ayiolou ninche oleng tenkaraki yiolo tenkaraki technology negirae ake aadol imbaa nagira aasa tenena sukulini nenyorruni neyieuni nepuoi nena sukulini era inkera kumok oleng.

Ore entoki edukuya naa ore intiivini tena rishata negira ailepie enkisuma amu etang'asaki aing'oru intokitin naaretu inkera naijio endala naisho jimche enkisuma naisumita ooshiake toosukuulini neyauni tiivi peeke ore egira enkeai aing'or naa kadamu inaaduu naagirai aing'or tedarasa ore enkae naa keitoki sii aayau dibet tiivi naa keininig inkera nedol sii neyieu nees enaa enegira inkulie kera aas toontiivini nepuo aaas ina toosukulini enye neisuma eimaa intiivini

Ore entoki edukuya nagira sirkali aas netang'asa ninche aipotu irmualimuni trainings tosukuluni napaasha neipotu nisum eniko tenisum nena kera enyakita sii aing'oru iwuejitin ng'ejuko neitodolunyie nena baa naishia nelikini inkera uh kitobiru google meets ashu entumo egira aimaa technology neitodoluni naishia neesi tosukuluni nejokini sii inkera naas ore enkae nenyaaka sirkali aitumia KICD peitobirakini inkera imbukui naata ina kisuma enye openy ning'uari enapa eapa.

Ore entoki edukuya ore entoki naas intoiwuo o onkera naa keng'as ninche ang'amu ina kisuma uh entoki sidai tonkera enye nitoki sii aisho ninche pongezi naagira aikunaa enkisuma enye ata duo uh entoki ng'ejuk teninche ning'uraki sii zawadi naisho pee itoki ailepunyie inkera towuejitin netii ore irmalimuni naa kishia nitoki nitukuj inkera nitodol enkoitoi sidai naim pemedoyio ake enkisuma enye.

Ore engoloto sapuk egirae aing'oru internet tenkisuma emakewon naa ore internet naa kegol ninye enkinyiang'unoto amu ketii oltung'ani laa meeta iropiyiani kumok kake keyieu ena internet peitumiyia aisuma naa kegol ina amu elelek itii ewueji nemetii network naa eninyiang'u ina internet nemetii network nemeesisho naa neeku esiai epesho ake itaasa entoki edukuya ina ore enkae naa ore internet naa ketii imbaa kumok netii sii intokiting nikisumbua akili amu elelek ijing mtandao aisuma kake nejing inkulie tokiting endamunoto ino ning'ua enaduo kisuma niyieu nisuma ninteru aing'uraa nkulie tokiting nikintiship alang enkisuma.

Ore ng'olikinot naimaa nkera egira aatum intanet toorkasin lenye naa keng'as aimaa eng'oloto e network amu ore meeta ninche network too siaitin enye negolu mbaa enye amu kegol enitum intanet miata network. Ore enkae naa kegol ina siai amu ore entumoto e intanet naa kishaa nilak iropiani, naa ore ing'ira alak iropiani neme ropiani kutik kake nkumok, elelek meetai nena ropiani naalakieki ina intanet. Negolu amu ore imbiasharani kumok kegirai aas te intanet naa ore ina biashara nagira sininje aas ning'uari tenkaraki metii intanet.

Ore sheria edukuya egirae amiraki inkuapi eboo indaikin naa keng'asi kwanza ayakikisha ajo ore ina daa nagirae amiraki inkuapi eboo naa ninche eyieuni naa kishia sii ning'urari ajo kebaa endaa nagirae aaya nena kuapi amu mishia neyae endaa sapuk ning'uari kenya meeta endaa ore enkae naa kishia ning'urari quality ina daa peyiolouni ajo kakwa ropiyiani epuoi amirie nena daiki aa quality sapuk ashu quality kiti ore enkae naa kishia neyiolouni ajo kamaa kuna daikin kishia neyae tia oitoi pee minyiala ake tenkoitoi nagirae aya.

Ore enkinyiang'unoto ondaiki tonkuapi naa kiumisa kenya amu kinyiang'u ninche ina daa te bei kiti tenkaraki quality nagirae ayaki naing'ua kenya ore peinyiang'u te bei kiti naa kiumiza lelo tung'anak lotimirakita kenya ashu serkali peya ninche inkuapi eboo ore pemiraki toropiyiani kutik neyakini nitoki sirkali aitayu iropiani enye ore egira nena ropiyiani abaiki iladuo tung'anak loiremo ina daa netaa meetae meretu inye alak inaduo inaduo expenses nae nagira ninche aimaa egira aun ina daa.

Ore entoki edukuya engoloto naimaa ninche naa ore inyiang'u imasaa enkiremore tonkuapi eboo naa yiolo eyauni kenya naa keya en erishata sapuk peebau nelotu etaa inye kegirae aikesu indaiki ashu ebau nena masaa mekure eyieuni ne neitumiae ore enkae naa keyauni nelelek menapa tokiting ning'orua nayauni elelek ankulie masaa eyauni neme nena apa ninyiang'ua ore enkae naa kegoli intokiting teboo nayauni amu keng'asi alak iropiani nayaunyieki nitokini alak ina masaa nitokini alak, aalaki kenya iropiani natotoni inatoki tinewueji niaku kegol eyaunoto omasaa teboo.

Ore engoloto naimaa ilaramatak lonkishu eneya inkishu enye osokoni sapuk leboo naa ore eyai ine naa keng'asi aitadou bei nagirae ainyiang'unyie nena kishu tenkaraki imenkiteng nabo natii inewueji naa mpukunot napaasha natii neku ore egirae ainyiang'u inkishu elelek epiki enino kando peng'asi aing'uraa nkulie kitokini sii aing'uraa eh enetiu ina kiteng enaa kemuoi naa ina piiwa sokoni nitadouni bei ore enkae enaa kisas naa keeku sii kikiti sinye bei naa enaa kisapuk ina kiteng naa kitokini ake aing'uraa nkulie tokiting naijio keedo aitobiraki peeya lelo tung'anak logira ainyiang'u.

Ore entoki edukuya nayieuni naa keng'asi ayieu eh iltung'anak otii ilo turrur kitokini sii ayieu certificate ilo turrur peyiolouni ajo olturrur lototona kuna katitin keyieuni sii business plan peyieuni, peyielouni isiaitin oshi nagira aas keyieuni sii neyiolouni ajo kaikuna ninche penotote naa kanyio etadamutua peeku tenebo nibung'a neeku olturrur le naboisho nitokini sii ayieu neyiolouni ajo kanyio apa nataase pee elotu ilo turrur aibung'a naa kitokini sii ayieu neyiolouni ajo kamaa kulo tung'anak lotii ilo turrrur kai etiu maisha enye eboo.

Ore esiai enkiremore tolosho le kenya naa keyakikisha ajo keetae endaa nanyae tolosho pookin nitoki sii ayakikisha ajo keetae endaa namiri enidipi aishoo ashu atooriki iltung'ana pookin le kenya indaiki naanya kitoki sii enkiremore uh kisidai amu kekira aisho iltung'anak isiaitin amu ore lelo airemok naa ketum iropiani egira amiraki sirkali endaa naitoki sirkali amiraki iltung'anak le kenya.

Ore entoki edukuya naas irbiasharani peepik olning'o teninche or tombiasharani esokoni naa keng'as ninche aponu tenebo nisho neyiolou ajo kalo obo lomirr kuna tokiting pemeponu ake aechanganyika tenkaraki kegira ele likae amirr entoki nagira ele likae amirr nitoki sii aponu tenebo petoni iltung'anak loota ntokiting nanyaanyuk nagira amirr peponu tenebo nees biashara metaa ore metii olikae nibung'aki olikae neku sii meeta.

Ore apa peeny olosho le kenya irpayek loyauni teboo naa tenkaraki ore apa lelo payek naa keponu mesidain keyauni irpayek laa keeta inkulie tokiting neme sidain toseseni loltung'anak le kenya neponu iltung'anak neyiolouni ajo ore intokiting nagira ainyial enkurma naa lelo payek logirae ayau nitasheyieki pee meyau ake lelo payek enkidai oltung'anak lolosho le kenya.

Ore entoki edukuya narreteni peminyial ake eramatare entumoto endaa naa keng'as ilaramatak ayiolou ajo ore eramatare naa kisidai naa kisidai sininye enkiremore ore peyiolou ajo kisidain pokirare neyiolou oltung'ani ajo kaalo etonie peetum endaa ashu peramatisho ore peyiolouni nena niteru iltung'anak aas inaidim ataas onaanyorr peetum nayieu yiolo sii egira ilaire ilai lelo tung'anak logira airem ilchambai aun indaiki naa keliki ilaramatak metaa meponu inkishu ashu intare lelo shambai lenye peminyial ake indaiki nagira ninche aun nitalamaa lelo aramatak intare enye netumi endaa sidai inakata nendelea olosho le kenya tese tesidai.

Ore eneiko biashara oonkibelekenyat tenyamal biashara nalo inkuapi eboo naa keng'as aayiolou entoki nagira aitanyamal ina biashara ore peibelekeny neitoki sii aadol tenaa kamaa kuna tokitin naagira amiraki intokitin eboo naa keton aasidain ashuu eto enyori tenena kwapi ore peeyiolou ajo eton enyori naa kebaa inaayieuni neitoki sii ninche ailepie iropiyiani naagira amirie tenaa kebaa intokitin naayieuni ore inaamirie naa kutik neyiolou ajo kanyioo nagira aasa pee megirai aaya intokitin kumok neendea biashara oo kuapi eboo tesidau tenkaraki ina

Ore website esirkali naa keng'as kwanza ninye aayau iltung'anak tenebo amu ore egira iltung'anak aaajing ina website naa keyiolouno egira aaajing amu keyiolouno naa keyiolouno inltung'anak pookin ore peeyiolounu neyiolou sii ajo kanyioo eishiaa neesi tena website seisaaidia sii ena website pee eyiolouni pookin ng'ae tooyiolounot enye toositin naasa neibung olosho pookin toonkiasin naatii ine

Ore ntokitin nayieuni peyauni imali erematare na keyieuni neyiolouni ajo kebaa ltunganak ogira aramatisho na kanyio egirai aramat neyiolouni si ajo kanyio nena mali naatae aa nkishu ntare ore peyiolouni neyiolouni ajo kakwa kiek eyanu tonkwapi neyauni loishu neretu nona tare ore enkae toki na kishaa peyiolouni ajo kannyio agirai apik na kanyio egirai aramat amu keetai oshi ntokitin naji feeds naishori ntare petum kule na kifaa pekintumia ajo kanyio egira ltunganak aramat tiloosho peyauni endaa naishaa peishori nona tokitin nagirai aramat.

Ore ngolikinot nayaunyieki ntokitin tolosho Leboo na kengasai ninye aimaashida nalakieki ntokitin nagirai ayau amu ore ntokitin nalakieki kenya ns noropiyani kumok amu nkwapi eshumata ingua orr enkae na ropiyani nayaunyieki a transport fee amu ore egirai ayau ntokitin naingua china na kengasi alak mpisai peitabauni nona tokitin inakop ore enkae na shida nkae na elelek eyaunu kuna tokitin neroyo tenkoitoi na elelek naishoru nkulie ashoo iloo osho negolu inewueji amu eshomoita ropiyani nepuo sinche ntokitin.

Ore entoki edukuya nagira technology aitelek ewoshoto e kura na ore egirai awosh Kura neetai mashini peideyect nkarn oltungani otii system e kenya kelo oltungani nepik irkimojik lenyenak inamshini nitadolu enkarna enye na enkarna nabo ake itodolu inaarna niwosh kura inakata nindip na nilo na kegira na aisaidia amu mitokini agel kura neaku misudori ore enkae na eyawua enkae toki metaa kelelek egirai aiken nkurai amu kepiki ewoi nebo neyiolouni ajo kalo tungani oima alang olikae.

Ore entoki edukuya naas inkuapi peisuluisha ilarrabali leramatare naa keng'as aing'oru ajo kenkuneng'ae kuna mali ore peyiolouni ajo kaakop nayieu nei neinyial irkulie ning'oruni boundary enene wuejitin pee eeku meetae ilarrabali nitokini sii aaya eh irpolisi nene wuejitin pee mitokini aara egirae uh aorro imali eiking'a ore enkae naa kisho sii sirkali lelo aramatak insurance enena kishu naata peyakikisha ajo meyae entoki meyae inkishu enye meyiolo ninche ashu meyae pee meitorogonyi ake.

Ee kishaa nironyi irfakadoni oyae nkwapi tenkaraki yiolo eninko peyiolou ajo etaa sidai ashu eoku na ingasa airony ore pirony niyiolou ajo keku tanaa kitu eku kishaa naa nironyi neyai nkwapi eboo neroyo utu eyai neaku kishaa neyai irfakadoni letueku pepuo aaku etabaitie inakop

Kanyor nanu nainyang'u olchamba lai amu ore painyang'u olchamba lai na kaata ashu kaata orusha naasie entoki nayieu tinewueji kake ore tanaikomboa olchamba na kaishaa ake naas esiai natejo kaasie na meolalai iloshamba neaku maidimatuuno aai toki nimishaa peuni namaidim si atipika aai toki nitubapabajo tenkaraki kaitokini ailepie ropiyani agira aikomboa kake ore painyangu olchamba lai na kaidim ataasa entoki nayieu napik ntokitin nayiau tenkaraki olalai.

Ore entoki naas ilaremok tenebo peiboo larabali na kengasa ninche aponu tenebo neiningo neyiolo enitaas ilo shamba na kanyio eirem ninche pemeyauni ake olarabal olchamba amu yiolobeetae olarabal na kegol ake itokini aremisho na ore tenetae olarabal na kishaa peyae kotini peininingi ajo kolengae olchamba kanyio itaasi ilo shamba kake neponu nche tenebo neji kanyio itaasi ilo shamba enkiremore tenebo amu ore enkata napuoi ainingo na enkata naouoi aitau ndakin nemir.

Ore tenedamunoto aai naa ore larabaki lolchambai nakeponu tenkaraki menining'o lolotung'anak nemeyieu si neining' obo likae ashu meyieu nye obo nining' enajitoi tinewueji, ore egirai eetae ilobarabal lolchamba' na kegol inewueji amu kishaa pelotu serkali katikati peyiolou nagira aasa ore peyiolou serkali entoki nagira aasa neyau ninche osapeyai pitadoluni ajo kolengae olchamba, naa kengae ogira akonyaa olo likae. yiolo peyauni osapeyai na kitoki kulo tung'anak aigaramika tenkaraki ninche oota shida ore pigaramika nitau ropiyani nedung'okini olchamba kanyio na kang'ae na oleng'ae olchamba nakisaidia inewueji amu eeuo serkali netumi suluisho sidai .

Ore shida naata lairemok logira amanu imanyat nemesidain ore enedukuya na kengasa ninche aima nyamalitin enchan amu nairemishorekibna kesapuk kwanza encha tinakop neaku enelotu encha ninepu enkaji neitashe esidai neya ore enkae na ore si ketii ngwesi natii nona kwapi na elelek ake etum batisho near nona ngweusi

Ore entoki naas ilaremok kutitik peretu sheria tenkata orkesi laijo lo lchamba londakin na kengas ninche aitayiolo ate serkali peidim serkali atareto ninche tonkoitoi napaasha amu tenitu eyiolou serkali ajo ilairemok kulo na kegolu eretoto enye na ore peyiolouni na keasi si nonabsheria neyai sheria tonkaik ana olaremoni ele kitibna kishaa pepalikini tenkaraki eton egira aiteru enkiremore enye na Eton sii aa kekutitik esiai enye.

Ore ilchambai naa keyau enyamali teramatare amu ore inye enedukuya neme olchamba lino ilo neku mishia ninyia nena kujit pookin natii inewueji tenkaraki italaa iropiyiani ombata enena kujit naa kegol sii enilo aikomboa olchamba amu ore inkishu inonok ashu intare inonok enetoni tine nee eninyial, Eninyial aetoki naa keishia nilak tenkarake molino olchamba nemishia ninyial aetoki oltung'ani ore enkae toki naa ore lelo shambai naa ilak ake nkuti olong'i neishunye esiai ino tine nikindurrieki ata duo italaa iropiani kumok meijalieki inewueji aitoki amu indipa iyie esiai ino neku ishia iyie nilo ning'ua olchamba leiking'a.

Ore entokibanas emurua ashu serkali peret lopeny ilchambai pepal emchangar na kengas serkali aingoru lelo tunganak oshibodungu lchambai nitayiolo lolotunganak ajo kai ebaki orpolese lolchabai lenye aim nedungokini sii pooki ngae olchamba lenye peton openy ore enkae toki naas emurua na kengas ninye emurua alotu tenebo neyiolou ajo kai apa egira lopapai lenye aisho kulo shambai na Kai apa tii mpikoti ore peyiolouni nena nitoki sininche aponu tenebo nitau iropiyiani pelak lolo tunganak oponu adungoki ninche lchambai.

Ore tofauti olchamba lolopeny na ore iloshamba loltungani Obo loinyangua ashu oloishooki tenkang enye na kidim olopeny aitaasa pookin toki nayieu naore si egira ataas entoki pookin nayieu na keeta orusa pooki kakeore olchamba lorkumok na keshulai tinewueji ore eshulai na ore tenindim ataasa aai tilo shamba na kidim si aliki lolo tunganak liboitare tilo shamba na ore pindip atoliki aponu ayilou ajo Kesidai ina niyieu nias tilo shamba ashu mesidai ore peyiolouni ajo ashu eji rkulie kesidai nejo rkulie ketok nelelek nikinchori ias enaapa niyieu amu molchamba lino ilo.

Ore eroruata naaim oltung'ani peetum esiai e health naa keishaa naa ore ilo tung'ani loyieu health neeta apa c plus aa marks enyanak apa naidipie form 4 ore ilo tung'ani naa kiefaa netii University sii ore etii University naa inakata eidimi aishoo nena ropiyiani amu ore oshi iltung'anak oishori naa iltung'anak ootii University ore engar naa keifaa sii neeta id ienye naa kifaa sii neeta enoontoiwuo amu inakata ake esihori nena ropiyiani enyanak.

Ore faida naata olaramatani naa ketum ninye kwanza endaa nanya tonkishu enyenak aa keeta inkishu kule naisho yiolo sii tekule naa keitoki atum eilata naji ghee nitoki sii aata inkishu inkiri nayieng'uni nemiri netumi iropiyiani nenyae sii enaa endaa kitoki sii aata kuna kishu empuleya naa kemiri netumi iropiyiani nitumiae sii tolchambai airemishore nebulu indaiki tesidai neku sapukin naa yiolo petumi nena daiki nemiri netumi iropiyiani.

Ore inyamalaritin naatae le loonchambai le cominal landa naa ore naa ilchambai sapukin laa mee ilo loltung'ani obo kake ile murua pookin naitumiyai aashetunyie intokitin esirkali naa ore inyamalaritin naati ine elelek epuonu iltung'anak neng'as aikar tenkaraki kenyor iltung'anak aate neerare inkulie nitum olikae ilo shamba peeunishore eton eitu elotu serkali aitumia enaa enaishia

Ore entoki naji aikonyaa olchamba na eneya oltung'ani olchamba ashu entoki olikae meeta orusa. kake neme sii enenye inewueji kake keyieu ake neya tenkaraki keyieu oltau lenye neepa inewueji ashuvneeta ilo shamba na ore enikoni peripi emurua pinguari nona siatin nagirai aikonyaa lchambai na keng'asi aipot serkali peyau ninche ltung'anak lodung'oki ltung'anak lchambai lenye peyiolouni ajo kolengae ele, kau eim empikot ele kalo orpolosie leine ore peyiolouni nona pookin na kidimi ataret inamurua amu king'uar imekute egirai aarere rkulie tung'anak neyae lchambai lenye.

Ore entoki naas ltunganak oitashieki lchambai ontaitoli na kengasa aiakikisha ajo ore lchambai oatae ntaitoli na lolotunganak nena taitoli ore peasi nejia na kingoruni osapeyailolotu aimaa loloshambai neyioloiajo kaji etii lchmbai lo lolo tunganak yiolo peyiolouni ajo yiolo loloshambai ootae ntaitoi enye na kihakikisha ajo ketii loloshambai ewoi nenare amu kengas aitau laduo tunganak otii ewoi nemenenye nepiki ewoi nenare. nisaidia ina emurua oleng.

Ore ingolikinot naimaa ilaramatak oota ilchambai kutik naa ore ninche egira airritisho ashu egira apik intare enye lelo shambai lenye naa elelek eeta iltung'anak wivu tenkaraki lelo shambai lenye naa ore pee, ore perrip lelo shambai lenye naa kishia kwanza neng'as aikarru lelo shambai lenye nikarru tesekenkei metaa meeta oltung'ani loim nejing atua olchamba lenye ataduo akiti nelo aas inayieu tilo shamba.

Ee kiata Yiok olchamba adaarieki temurua aang na kisapuk inewueji olenga amu lchambai lonkangitie kumok kake eton itu ikaru ltunganak netu si edung ltunganak peyiolou ajo kenengae enewueji na kangaai naishaa petii enewueji ore enikias yiok temurua aang nikiakikisha ajo pre pokki ngae pegira aingur ntare enye pemeim ake ilobshamba ogira adare nepuo nkangitie orkulie tunganak amuore shida oshi nalotu na tenikari olchamba pakelo oltungani apik ntare atua olchamba oikaraki netu na kinkar temurua aang ilobshamba neaku kidim pookin ngae atadare nidim sii atotoni teseriani pooki emurua.

Ore entoki naas iltung'anak loota ilchambai kutitik tombiasharani tenkop e garissa naa keng'as oltung'ani aton tewueji enye amu ore inakop newueji neyarisho neyarishoreki naa enilo aikonyaa olchamba lolikae nelelek ake kiari nikinepuni itua neku ore tin tenena kuapi naa keton oltung'ani tewueji enye kiti ashu sapuk nemelo aisumbua olikae pemetum ake entorroni naing'ua entorroni enye niaku ketoni iltung'anak teseriani tenkarake meyieu neeri.

Ore te Garissa naa keatae ilchambai kumok, neatae sii weji sapuk kake ore ltunganak naa ketii ake lkule loota ilchambai kutiti, naa ore peakikisha lelo tungana aajo ketonita te weji enye, naa ore teina wejitin egarissa, netaleleka tengaraki ishomo ake keon intoroni, neaku ore eata oltungani olchamba kiti, neasie ninye mbiashara enye te seriani enye pemeei ake metua tengaraki eshomo ayau imbaa torrok ayaki keon, naaku kore teina kop, naa ketoni te seriani te ngaraki meyeu ltunganak neyei tengaraki ntorok enye.

Ore olameyu naa entoki torrono ina oleng amu kelotu olameyu nelotu arr intokiting kumok oleng amu ore eetae olameyu nemeetae enkare meetae inkujit naanya intare kitanyamal akeyie imbaa kumok oleng amu keku ore ewueji netumieki enkare naok intare naa kelakua neeku mewok anaake intare enkare tenkarake kelakua inakop nitanyamal nena nena mali nerr inkulie tenkaraki meetae inkujit keye inkulie tenkarake meetae enkare neyawu enyamali sapuk toltung'anak loota ashu logira aramatisho.

Ore garama empukunoto endaa tolari na kesapuk endaa nainotoki telde ari amu iterua apa asha telde ari yiolo peesha yiolo pebau enkata nakesuni endaa netangasa enchan agwar yiolo peguar nitauni endaa sapuk naishinda ashu nalang endaa apa naitawuko telde ari amu ore tedukuya newuo asha telde ari kake ituesha te mwisho nitagol naa eunore ondakin tenkaraki meuni endaa meetae enkare.

Ore serkali enepik ereren teripoto endaa na kegira apik pemeponu ake ltung'anak apik osumu loaar illtung'anak na kitoki sii aarip tenkaraki meyieuni si neponu ltung'anak apuroo ndakini eserkali neaku keripi neing'ori aitobiraki piakikishai ajo ore endaa namirakini ltung'anak lekenya na endaa sidai nemeyau shida atua kenya ore ena na kitadolu ajo kenyor yiok serkali amu ore egirai aripi nitadol yiok enyorata sapuk oleng' amu meyieu ninyala aitoki naing'ua lchambai le kenya ninyala si epoto nkaik oltung'anak onya.

Ore economy e kenya neyawua engoloto sapuk oleng amu ore ara nanu olaramatani netaa kegol intokitin kumok oleng amu ore agira aramatisho naa kegol shimbi onkishu naa kitagol sii maisha ai amu kishia nenya inkishu ainei shimbi pee aisho kule sidain naa kule kumok sii enyaakaki sii ailepie irkeek loremieki nena tare neku kaishia naing'oru inkuli ropiyiani kumok palakie eremore enena tare pemeye ore enkae naa yiolo kadolta nanu ajo ore entoki naidim ataasa naa pang'as aing'ua ena siai nagira ena siai eramatare nalo esiai enkiremore payepakino ine.

Aretito nanu eramatare enkigeroto oltung'ani amu kara nanu oltung'ani losiaitin kumok naa ore pee aigerr oltung'ani laing'uraki nena tare naa kidim ninye ataa, ataa kegira aing'orr nena tare aninche ake neku ketii ine neing'uraa ina siai niyakikisha ajo meetae intare namuoi nemeetae intokitin naimina tenkaraki ketii ninye uh ina siai ake egira aas etareto ena siai emurua ang amu etaa klidim oltung'ani anoto oltung'ani loigerr nisho iropiyiani esiana naje ning'urakiintare ntare enyenak nerewakini adake teipa alang enalo ninye nelo amanaa endama musima neshukunyie etananure nitoki ake aas inkulie siaitin tina olong.

Ore lairemok le narok neinoto engoloto tenkaraki enasiai nagirai adung nkwapi amu ore egirai adung nkwapi negirai si adungu wuetin eserkali na ore weitin eserkali nemishaa piremishoreki neaku kegol nona wuejitin amu ore naapa wuejitin nagurai airemishore negira ninye negira ltunganak aya nitoki si serkali aya nchot enye nitanyamal inabamu teneaku kekiti ewoi nagirai airemishore neakukekiti endaa natumi.

Ore ngolikinot nagira laremok lagira laremok lekajiadi aimaa na meetai nye kwanza enchan tekajiado naidim airemishore ltunganak ore meetae enchan mebulu ntokitin aitobiraki tenkaraki meetae enchan naitosha naidin lolo aremok aitubulunye ndakini enye yiolo enkae na iyolo kajiado na enkop ninye na kepik nimche nkishubalang eremore ore etiu nejia ore iremisho kesej oleng enya nkishu naduo dakin nashomoita ninche arem neaku esiai epesho etaasa ninche.

Ore mbaa naingor agira agelu nkoitoi naitamanarieki ndakini tolchamba egirai aunisho na kangasa ainguraa e iropiyiani nalaki we ntoki naitamanaa inadaa ore enkae na entoki sidai nayiauni peitamanaa inadaa neun aitobiraki ore enkae na kaitoki ainguraa najobkanyio naidimbashu kebaa sai naya egira aitamanaa inadaa peuni pookin naitoki si ainguraa ajo ama egira aitamanaa ina daa keturoo oleng ana meturoo oleng.

Ore esiai orpayian lekanisa teserkali tolosho le kenya naa kishaa pitadol ilo payian le kanisa ltung'anak lenyenak lekanisa nkoitoi naimi pee easi mbaa sidain tolosho le kenya. ore si enkae na kishaa neomonoki ninche olosho le Kenya pepuo dukuya nemitoki atum mbaa torok terikore enye ore enkae toki na ore elepayian lekanisa teserkali na kishaa ninye nitayiolo kanisa enye serkali amu ore peyiolou serkali kanisa enye nakitambulishai ina dini enye.

Ore biashara ashu faida ebiashara onkajijik nanyori na keng'as ltung'anak aiput nona wuejitin netum olopeny iropiyiani enyenak tekila mwisho olapa egirai alak entonata enye na kitoki si aretu olopeny' tebkaraki kegira nche alak olopeny tenkaraki naapa ropiyani nagira ninye ashieti inaaji ore enkae na kenyori nona ajijik alang' naapa biasharani eapa amu ore naapa biasharani nemeeta apa ashu meyau faida sapuk ena kuna etata

Ore mpango eunoto oonkaitubulu naa unintonkajiji tenenyamal biasha enye naa ore entoki edukuya naa keidim ninche aaatubulu toowuejitin pookin ore tenepiki enkaji naa kebulu aitobiraki amu metii inkukuni ine naa keidim aatodol intokitin naagira aisumbua tenkata kitii oleng ning'ori neyiolouni nepiki sii olchani neeri nena ng'uesin

Ore biashara egira aibelekenya tenkata sapuk na keng'as biashara ondakin aisumbua lainyang'ak amu ore pedou biashara ondakin ashu eneaku kekiti neaku kegol sinche emiraki sirkali ashu emiraki kulo tung'anak loiremo ilchambai ndakin egira amiraki serkali ndakin amuu keaku naa meyieuni tenkaraki atan itu nyang'uni kuna naatae negolu biashara tine nibelekenya mbaa tenkaraki ore ndakin na kishaa oenya ltung'anak pookin kake mekure eyieuni nona dakini tenkaraki sababuni nemeyioloi ninyala biashara ninyala sinye enkiremore.

Ore nkoitoi naibelekeny olchamba metaa metumia embolea na ore eniremisho niun ntokitin naji leguminous ore eniun mpoosho na keeta ninyeembolea enye ore ina nutrients na kidim ninche atubulu tesidai itu epikakini ninche embolea ore enkae na tenindip airemisho nintau endaa tolchamba ningua nonatokitin mashakuani ningua nonatokitin ompoosho notpaek tolchamba pengas ninche aaku embolea nitisidan olchamba nitobir.

Ee kaigero nanu ltunganak logira aasaki esiai tolchamba lai amu kegol enaidim nanu amu maidim ateremisho naitoki ake aun lolo anderera amu kegol natum nanu ltunganak loidim aremisho nitoki si aunisho naisho esiai na ore entoki nalak na kalak kulingana wesiai nataasa ore tenetaasa oltungani esiai sapuk na ijo tenetuunishe nitoki si airemisho na kelaki ninche ropiyiani kumok alang oltungani lakewuo ake ninye aunisho neaku kalak oltungani oiremishe miata tano nalak kulingana we woi nairemo naitoki si alak miambili tewoi netuuno.

Ore garama olchamba kibelekenya tonkatitik kumok, kake kibelekenya oshi torishat nagirai aremisho amu ore enkiremore orpaek na keya lapatin ile egirai aremisho peitani tolchamba neaku kibelekenya garama ana enagirai airemu ntokitin. ore enaa keetae ashu tenetumi ndakin kumok egirai akesu tolchambai na kilep bei ashu garama ore enitauni ndakini kumok na kedoyio garama kake tenitauni ndakiin kutik nilep garama.

Ore enkisuma napuo lopisaanilornguesi aimaa na kengas ninche aas esiai ana irpolisi na kengasa apuo training nakwet neas neyiolou si eniko teneboitare ngwesin, netum ninche mafunzo enaa irpolisi peas inasiaai aboitare ngwesin.